Ber mag weche yuto, gimakelo pesa, uso chak kod gik ma mamoko, ma itiyogo kaka lum miyo iyudo pesa kinde ka kinde. Tich puotho mar pitho lum bende miyo ji kelo pesa ahinya ahinya e gwenge ma oko. Thuolo mag ohala oyawo yore ne ohala mar tudruok gini, nitie kaka loso chak tero kod chiwo chiemo, ber mag chiemo, kaka nga'to nyalo loso chak en gik manigi protain, calcium, vitamin kod gik ma duarore mondo nga't obed gi chiemo maber, gik ma nga'to yudo, thiang' manigi chak bedo imiyo nga'to bedo gi cream, mzabibu kod yoghurt makonyo e miyo chiemo obed mo opogore opogore kendo ma nigi gik makonyo e ringruok. Kony mar pur lum, lum mar thiang' miyo lowo bedo maber kendo kinyalo tiyogodo kaka lum ma dongo adonga kata loso gas mar ndongo ma ndongo dongo teko mar nga'do pi e kuonde moko inyalo tiyogo gi

Ahero rito dhiang' ma nigi chak nikech mano tudruok gi piny kod kit oganda. Ka ne adongo, ne aneno kaka jonyuol na rito dhiang' ma kwayo gi chiwruok maduong' ahinya. Lee ka lee ne nigi nyinge, chord mare kod tich mane en go e ot marwa. Aparo kaka ne achung' odhiambo mondo akony e ng'ado chak, kendo ne an gi mor ka ating'o pail mayom mar chak nyaka e jokon. Bang'e, kinde, ne afwenyo ber maduong' mar ne ayudo. Puodho chak puonjo bedo gi horuok, ting' kendo kinda ok en mana wach mar chak, en wach mar neno ka nyathi dhiang' ma nigi teko kendo ma nigi ngima maber e bwo rit mari. En wach mar chiwo gik ma dwarore ne jo odu, ok mana kuom pesa kende, to bende kuom chiemo. Nitiere mor maduong' ahinya e loso gimoro ma dwarore ahinya kowuok e piny kod teko ma itiyo go. Kuom rito dhiang' manigi...

Kwe kendo bedo ma onge ketho- neno ng'ato onindo kinde mang'eny miyo ibedo gi kwe. Wang' gi bedo mayom, muya margi bedo motegno. Kendo kuom thuolo matin, gin kaka ng'anjo ma piny ni ok omako gi. Inyalo paro kama, e seche gi, gin thuolo kuom parruok, kuom lit, kuom geno, giyweyo kendo. Wuoro kod paro-inyalo yudo ka ipenjori ni gin piny mane ma gisedonjoe e kinde go. Bende gin e ndege, be iwuoyo gi ng'ato ma giparo, be inyalo paro gimoro kendo? Agombo ni anyalo ng'iyo leke gi. Nyalo bedo ni gin kamoro mabor gimor, onge luoro, gimiel gi sulwe. Kido mar kinda kod rito- neno ng'ato ka onindo nyalo miyo obed gi winjo mar rit ng'ato. Moloyo duto ka gisekalo e giko mang'eny kata ka gisetiyo matek. Giwinjore gi yweyo no. Ageno ni nindo miyo gi horuok, mana kaka...

Kinde mang'eny winjo mokwongo en ng'ich. Muya mar ng'ich. Gimoro marach notimore kae. Be nitie ng'ato mane oyudo hinyruok ,be gin maber?. Dwaro mar ng'eyo mathoth oriwo gi lworo. Inyalo bedo gi gombo mar donjo e gikmoko ka itemo loso gik ma ne otimore kowuok e gik mane okethore. Bende odhi ng'ato. Odhi gi ng'wech mapiyo. Ere kaka ne nyalo tieko kamano?. Kata kamano,e kindeno bende ng'ato kuom nyalo bedo gi lworo mar chopo machiegni ahinya nikech oluor. Gima inyalo neno kata winjo. Kido mar kuyo ka ineno chuma ma otur ,gilas ma otur, ling' kata ng'ur mar oganda, chunyi nyalo ng'ich. Ma ne en wuoth mar ng'ato, ngima mar ng'ato nyalo bedo ni ne gidhi pacho. Nyalo bedo ni ne en wuoth gi mogik. Paro matut kuom bedo ma ok tek e ngima.

Chike mag loso gik mayot tiyo go kodgi- gik ma yot ATM kod program mag bank ma itiyogo e simu, dwarore ni oti kod piche, dhok ma ji tiyogo, kod yore ma ji tiyogo gi duol mondo okony joma nyalo bedo ni ok osomo kata ndiko maber. Konyo dhano ma ok ong'eyo mang'eny, moloyo duto e pinje ma dhok mang'eny tiyo go, nyaka ATMs ochung' ne dhok ma ng'ato nyalo ng'eyo e alwora. Chike mag bengi mag agent-jotich ma puonjore. Chike dwaro ni jotich mag bank, opuonjore mondo okony jogo matiyo gi mbui e yo maler, mamiyo ji luor, kendo ma konyo gi. Nyiso chudo mapile- jo agent nyaka nyis maler chudo mag ohala, mondo jogo matiyo kendo ong'ee chudo kapok gi dhi nyime. Kaka agent nitie machiegni, bengi jiwo kata dwarore ni jiwo kata dwarore ni oket agent e gwenge kata kuonde ma onge jotich ma nyalo yudo tich maber no.

Kar kano gik ma odong' bang' tiyo gi pesa, loke, mokuongo rut pesa kata obed mana ni en mana matin kae to itiyo go ma pesa ma odong, ka iyudo pesa mapiyo piyo aketo pesa moro ma abiro kano ma ok aneno ni en pesa matin nade en mana kaka chulo pesa ma okuongo. ti kod yo maber ma ohewo yore ringruok kata e yore mbui pogi pesa mari e kidienje gi; mar chiemo, yore wuoth, seche mag yamo, gik ma timore apoya, oket mwandu, okonyo neno gik ma osetiyo go gi ma odong kod gik ma ok onego achul .Keto pesa ka okalo kuom simo kata jotich mag bank .Atiyo gi yore mag bengi ma simo kata dhi e jal no machiegni mondo ior ka odhi e akaunt ma mara, kano kata iloko e mbui mar simo bende konya ahinya. Anyalo loko kendo keto bengi.

Chiemb ma midhiambo, chai kod mandas kata chapat maromo siling piero abich nyaka mia achiel. Mia achiel gi piero abich nyaka mia adek kaluwore gi kama antiere. Chiemb midhiambo, ochalo gi chiemb midhiambo kata ma olos e yo mondo ogeng' pesa. Gik ma ng'ato nyalo chamo; soda, pi, juis, mutoka, kata cream mar baraf. Piero abich nyaka siling mia ariyo. Gik ma itiyo godo e chiemo duto inyalo bedo mia adek nyaka mia abirio e odiochieng' achiel. Gik ma itero, gik ma ji ng'ado e wi ji duto, chudo mar ng'ado mtoka, ma ng'ato nyalo ng'iewo - chakre siling mia achiel nyaka mia adek. Mtoka mar ng'ato owuon, mafuta kar bet mamalo ahinya nyalo bedo siling' mia abich ka pile ka pile. Yore mag tudruok, atiyo gi siling' piero ariyo nyaka piero abich. Oboke mag data- oboke mag data anyalo tiyo gi siling' piero abich nyaka mia achiel. Gik ma ng'ato...

Telo gi ranyisi, kinde duto in owuon bed e saa ka itimo gik moko kaka ne gi chalo. Mano nyalo miyo gibed gi gombo mar timo maber moloyo. Mar ariyo, chak gi muolo to ok gi bura. Okidwar luongo gi e nyim ji kata miyo gi wich kuot. Par gima ber moloyo nyalo bedo ni gin gi pek mowinjore, tich, anyuola, wuoth, kod mamoko. Mar adek, bed gi mbaka ma ok ng'ato ka ng'ato timo gi adieri. Yier kinde ma ng'ato nyalo bedo gi kwe. Ok bang' kaka gisechopo bang' sa. Wegi ong'e ni gibedo gi bang' nyalo, ketho kaka chokruok dhi kata chuny mar chokruok. Mar ang'wen, chiwo kony mar tiyo. Nyalo bedo ni gidwaro paro kony mar wuotho kata ng'at ma dhi ng'iyo gi. Chiwo paro mar keto alam kata keto chenro motelo e odiochieng'e ma ji opong' e. Mar abich, ket gi e weche mag, weche mang'eny.

Penj penjo mayom kendo maok oting'o gik moko. Mar ariyo en niyande, ket pachi kuom gik manyalo timore, to ok kuom pek. Ket pachi kaka thuolo. Inyalo puonjori ang'o kuom wachni. Mar adek, ti kod dhok mawinjore, weche loso paro. Owinjore kik iwuo kod weche mager kata kwedo in iwuon. Mar ang'wen, ket paro ekinde masani, kinde mang'eny luoro bedo e kinde mabiro kata ekinde mokalo. Mar abich, los kama oling' kendo mong'rie maonge rieko, kama nitie kwe. Mano konyo pach ng'ato mondo oling' kendo oyud paro manyien. Mar auchiel, luor loch matin. Konyo paro mondo otud paro makelo ber gi duogo duoko maber, to ok gin gi sunga. Mar abiriyo, wuoyo adieri kod geno. Par ni in owuon kata jomoko ber ber margi inyalo nyalo margi kod loch mane giyudo.

Ger winjruok gi ng'ato gi ng'ato, chak oko mar chokruoge, mos gi, ng'adne gi bura, ng'adne gi mbaka matindo tindo ka ijiwo gi ni gi nego kendo gin gi nengo, ginyalo ng'ado paro ma itiyogodo. Mar ariyo, los kama nigi arita maber. Parne group ni nigi duol ka duol en gima duong' kendo ok en gima rach ka iwuoyo mos, machuok, kata e yo ma ok oromo chuth. Mar adek, luong gi e yo mayom. Okidwar ni gipenj ni "ang'o momiyo ok ubed gi mbaka?" Mar ang'wen, migi tije ma jiwo gi nyiso pachgi. Kaw gi mondo gisom ndiko moro, gitel lamo kata ginyis neno. Chak gi gik matindo kendo ibed gi adieri kuom kuom gi bang'e. Mar abich, nyis nengo gi e wang' ji duto. Ka gi wuoyo, duoko gi maber mano en wach maber ahinya. Mar auchiel, we gi gibed gi kido e yore moko. Ok ni gin giduto ginyiso dhok...

Okelo yot. Inyalo yudo kony mar sirkal kamoro amora, ekinde moro amora ma ok idhi e laini. Keto thuolo. Ok owinjore idhi e wuotho kata rito e laini mabor e ofis mar sirkal. Tich gotieno kod godiechieng'. Tije yudore odiechieng' kod otieno kata egik giko juma. Chudo mayot. Chulo negik ma itiyogo eyo maber ka itiyo gi m-pesa, kadi kata yore mag bangi bank . Tich ma oting'o. Gik moko duto ni eka kama achiel. Kwayo mag kipande, paspot, NTSA, oboke mag nyuol kod mamoko. Luoro kaka gik moko dhi nyime. Inyalo ng'eyo mayot chal mar kwayo kata chudo magi. Yo maok oti godo gi otas. Oboke mang'eny sani, gin mag dijitol mamiyo ok otiyo gi otas mang'eny. Duoko piny ketho. Bedo gi tudruok matin nyiso ni nitie thuolo matin mar yudo pesa ka

Winjo gi chunya motegno. Gima en, aketo pacha kuom duol ma iwuoyogo, weche ma iwacho kod penjo ma ipenjo mondo anyal duokogi eyo manigi puonj. Gimomiyo okonya loso gima nigi winjruok madieri, kendo onyisa ni aparo kuom gima iwacho. Ok mana chiwo duoko ma ng'ato nyalo duoko kaka robot. Duoko ma ochung' ne kido, gima en atemo ng'eyo kaka iwinjo, gik ma itimo kod gik matimore kapok aduoko. Gima omiyo ng'ato ka ng'ato owinjore owinj kendo omiye luor. Mano miyo ng'ato ok ng'ad bura kendo miyo ng'ato bedo gi yie kuom ng'ato. Penjo kat gi penjo bende. Gima en apenjo penjo ma ng'ato nyalo paro maber mondo otelne ng'ato. Paro matut, wuoyo kata los gik manyien. Gimomiyo penjpo yawo yo mar dongo kendo ng'eyo matut gimamiyo winjore ka gima gin mbaka madieri. Luoro gi duol mari. Aketo luoro e sana duto ma awuoyo gi ji.

Gimedo rieko. Migawo nigi adier matut e yo mayot. Gipuonj gi gik mamulo tim makare kod chike mag ngima ma ok gilendo. Gimiyo sigana bedo mar apara. Oboke ma oket maber siko e paro mar ng'ato ma owinje. Miyo wachno bedo mayot, ng'ado kendo bedo mayot mondo ng'ato onyis ji kendo. Mar adek, gitudore gi kido mar oganda. Obokeno nyiso gik ma ng'ato ohero, timbegi kod kaka oganda neno piny. Gimiyo jowinjo winjo ni gin ng'a, gini kendo ni gin mag jowinjo. Mar ang'wen, gimedo tiende. Ngero nyalo loso wach duto mani e weche moro e ranyisi achiel manigi teko. Omedo ker mag loko weche mondo ng'ato ma owinjo opar matut kuomgi. Mar abich, gijiwo paro. Ji nyalo ling' kendo paro ka giwinjo wach moro.